Keeta ejing'ata e akaunt e e-citizen igolikinot, napashipasha, nemejing'ita nemejing' akaunt direct, keeta nkuti limitations nimiaksesie te ntoki, te e-citizen. Neya nishooyo creative information, neya neyany sainkine information ino, anaa igira ai log in.